Kaigai iarorwech akobo tienwokikab kapkokoyo cheu ndumo ak mwomboko kole kitoret nee eng etunetab atepto ako tos unee ngiro koboto tienwokikab kasari? Tiendo nebo mwomboko kokitou asikariik choton chekikaba luget noton nebo ngwony nekibo oeng ako kin ko kakobelis kobwa en nyiganatet ako kinyokotoo tienoton nebo mwomboko kotieni akobo kobelisiet nekikonyor ako tienwogik chu ko tam ketieni en igorwek choton cheu nebo katiangnatet anan Madaraka day ko ak igorwek alak chechang, kityeni en tumwek choton chebo kipgaa ak choton chebo kanisa ako tienwogik chu ko kitoret biik kokochi atepto ana misto nemie, kikonu konetisiet en neranik ako kikonu kenai eleyetundoi chi ak inai tuguk cheyetan ak choton chechomchin. Ngiyonchin tienwogikab kasari kimokotindoo konetutik cheu chukibo keny yeah

Ainon oret nekararan oleiboru kot ko nyikis chito, tos kikiboisien oret natet ih. Chang ortinuek cheinae Ile managet chito anan kaek chio. Ko bik chechang konae kole kabkomanach yoon betusiek alak komakomache amituogik chechang ih. Ikere esia amituakik, bik alak kong'ungu. Um kuren bichu morning sickness oko en kasarta nekoi ikere iname koetu maetlakini en bik chechang mara komanai kole kakonyigisit anan kagomanatch Ako oret nekararan kokebiman akenai kele wany tos nyigis iman ih anan mamiten mamiten . Oret agetugul lakini amang'uu ale nekararan ko kebiman iman akenai.

komwa serkalit akobo ngalekab sipitalishek toss igere ngalek komomi kazit kongem look anan neraninik aah neranik chechang ko yoon kakotar suguli kobwoti kole bore begu suguli anan bore tore kitnekoyoe konyoru kazit agoo yoon monyor kazit neranik kongemokse ngemokse eeh tuguk tetutik chechwak ngemokse kora kobwotutik kwak keker alak konomi koigu chorik biik alak kotokyin kee ele yaa igere kakoba alak bakocheng mmh kerichek choton chepo bokitotet biik alak kopa kopkocheng kokul nyasorek akokoron koyo kongeme kobwotutikwak ngamun yoon momi kazit komomi kit age neibwoti ko kit neomwochini neranik chontom kosich kazit koboishen tuguk chetindo choton cheker boishen eunekuk asikopit isich makatiat notok nepo betut malasima kosirin serkalit

Ochon koimutik chebune biik chetinye kewelutik en boruekwak yon cheng'e konyoiset, Biik chetinye kewelutik ko biik choton chemoimuche kobendat aah, mi chemokerto, mi chemokose, mi chemonome kii ako bichuton yo cheng'e konyoiset en sipitalisiek komara nanan komanyor kanyoisonoton en chokyinet kotiny ge ak nemara motindoo rapinik cheyomotin ii akoo bichuton konyolu ketoret akoo en kebeberwek chechang biik chetinye kewelutik konyolu kikochi wheelchairs en biik chemobendote, koo en alak chomosweito konyolu kikochi tukuk cheboisien asikobit kosweitechi icheket akoo en kasarta nekoi yomii sipitali bichu koo nyolu ketoret en chokyinet koto motinye rapinik choton cheboisien konyolu kochutyi serikali asikobit kotoret icheket.